Kiit nokere kotesetaa en yuu ko chito nekoimong'e ak korib kaliang'ik, kayuum kaliangichuton en treishek sikomuch koboishen kaliang'ichuton en ribsetab ng'uruwenik kobaen ng'uruwenik, samakinik, ing'okenik akot batainik, koboishen chuton any sikobiong'so ing'okenik komnye asikomuch kolok maiinik, ng'uruwenik komuch koechekitun sikeboishen keamen bendo akot samakinik akichek keboishen amun kiboishen en banyek kora.

Olekinetitoo chito boisioni, imutii chito mbar olebokeminen minutik choton ih ak iboisien tuguk tugul chekimokyingee ko ngunon iibe mogombet ibetem elekiminen minutik choton ih kot keboisien mbolea alak tugul iboru mbolea ichoton ih iororu elekiboisiotoo, iororu elekiolen ih ak iororu ot akoi beit nebo mbolea ichoton akot minutik bek chebo minutik choton chekiboisien ih iororu elekimindoo ak iororu elekiolen ak iororu akoi beitab bek choton chebo minutik ih arorun akoi elekiriptoo arowek cherutu ak arowek chenyolu keboisien kerichek

Boishetab tukaa kerib tukaa kobokomonut en sobenyon ng'amun teta kokonu chekoo, konu banyek ak makatet, ko cheko chekonu tanyi ko ng'elu kochomeke bortanyon kokonu komonutik chechang en borto ak ko kora keboishon kioldo imuche ialde, yoche yeialde kotoretin rabinichoton chekeoldoen, kora en banyek kokonu banyek, ko ng'iam kora kokonu komonut nemnye en bortanyon omuche kora ialde ak ko kora konu iin makatet, makatani bo teta imuche ialde ak ko keboishen kora kechoben kwoshek ak ko kora makatani boo teta en bitetab kipsigis keboishen kora en tumin.

En konyon en kaa kiomishei ko kapchii kiomishei en meset akeng'e, kindo amitwokik meset ak kiomis tukul en kibakeng'e ago tinye komonut any niton, ng'iomis en kibakeng'e ko kiit aketukul nekibong'oni nebo kaa kobongonokse bendii lain kasisiek tukul chekebongoni ng'ot komii kasi nemie keyai kebong'onching'e ak kikoike kasit aketukul kikoi aketukul kasit nenyolu koyai asikoyai asikosuldaak kasinoton ak kemwaa keng'alalen kasinoton tukul kokoo aketukul ng'olion netieng'e kasinoton, ak ko ng'omii kii nekaim chito akeng'e en Kaa ko ng'eng'alal tukul ko kiit neome keng'ololchin inendet ak ng'ot kotinye ng'olion komuche komwa netoreti kaa, ko karan ing'iomis tukul kokapchi.

Tukuk chekiyoe sikonyumnyumit boishetab tililindab koot ko tililindab koot komoe lounsetab kila ak kila, momoe ngekany kasarta nekoi sikeyai tilindab koot keuus oloon, inikany kasarta nekoi siyai tililindab koot kouitu konu kasit neuui kabisa neniyoe komochobokse komonyunyumitu nibuch inii iyai en kila ak kila iyai tililindab koot en kila ak kila komekany kasarta nekoi konyumnyumitu ak ko kora kiit akee keboishen subunishek chenyolchin koot, iboishen sobunishek chenyolu keboishen en kounsetab koot tililindab koot kounsetab oloon konyumnyumitu tililindab koot.

Kokwoutik chekimoche isiip asikotililit koot, kot ko koot nekiuse inome iyote tirishok iste tambaok chebo tirishok imwet ak icheng birirwet ibuch kot iste buiwet ak iste korikab brorokinik en barakutab koot, ak icheng beek inde sabunishek chenyolu ak ius kot kotililit ak ikany kosai ibang'an koot komnye, kot ko koot nekimole iyaat tirishok ibuch istee icheng birirwet ibuch istee ak icheng beek ak ingol ak beek ak kiptang'asinik ak imal koot ak kosai sikechute koot.